Kiit nobwote indoker boishoni ko oreet nekinyorunen chepkondok anan oreet nekinyorunen rabishek ing'eyai boishoni, yon kaitem tukuk kouu inoni ak koron ialde ko koron inyoru chepkondok choton chetoreten family neng'ung, itoreteng'e en sobeng'ung kotukul, ak kora kotoretin en ng'alekab lipanetab sukul chebo lokokuk kora imuche ialde ak iib rabishek kobaa sukul anan iib minutichoton kobaa sukul.

Olekiyoito boishoni keteme imbaret alaan kikutu betit, yekekikut betit kechoran lainishek, yekakechoran any lainishek inyon kinde tenderek anan keswek chebo tukuk chekemine ak any ituub, ituub lainishe chukan yekoitwo indoi tenderek anan keswe chukan ak kor inde barak suswek anan ko netit ak inakee beek en kila ak kila bakai kobek wikit akeng'e, kora yoon kokobek wikit akeng'e ibei ngany anan ibeiste suswek chekoketuken ak iyot kobaa barak, yekeiyot kobaa barak inakee beek kora betushek tuten ak any ikany takoechekitun isipte kobaa elemoche iminji.

Kiit netai netesetai en yuu ko kimute metoekab ketichu simaitakoba barak anan simoloekitun koron kebute minutik, koron kebute keswekwak alaan lokoekwak, kiit akee kora kicheng'en yekakemut metoek kimuche ibakialda inyorunen chepkondok kora, yekeialde any rabishek chesiche itoreten family neng'ung ak iteitesen mung'aret neng'ung, rabishek kora chekesich imuche iteitesen imbaret.

Olenetitoi chito anan oloborchindoi olekiyoito boishoni ko amutii inendet akoi eloyoen boishoni alaan akoi elekiyoen boishoniton ak ibabal ng'ung'unyek ak ondee selele ak orutyi ketit, yekoorutyi ketit olenji kinoki beek kila ak kila bakai kotar kasarta noton nebo arawet akeng'e kisipto ak ibakebal kering'et elekiminjin, yon kakoit kasarta any bakemin keibe mutyo alaan simateiteitake ng'ung'unyek, kora olenji yekakiit elekiminen ketile selele sikindo ngweny, mokimindo selele sikoyet ketit en kasarta nenoton.

Tukuk chekimokying'e en konyoisetab tukaa konyolu ko kiitar sukul, nyolu kora ko kiibeyai kosit noton nebo agricultural and veterinary sikechomun inyaa tukaa anan iruut tukaa choton chebo temiik, nyolu kora itinye leshenit noton nebo kasit kasiniton boo konyoisetab tukaa, ak kora siyai boishoni konyolu itinye sundanushek ak kerichek choton chekinyoen tukaa yoon kamian, asiyai kora boishoni konyolu kong'en en kokwet anan king'enin kelee kiitar somanengung ak ko kisomonji kosit noton nebo konyoisetab tukaa.

Bokomonut keyai boishoni neboiman, kironyorunen kelchin kot mising teta, kasini sikeyai kouni ko kechengyi teta kororonindab borto anan kewon tiong'ik cheome teta choton ko kerbesik ak alaak chechang chenome teta, sikeyai boishoni ko sikotesak kimnotet ak chekoo en teta anan kotobo bendo teta kosikotesak kiloishek choton chebo banyek yekokebut.

Kiit netesetai en yuu ko biik chetelelchin akobo temishet, bichu ko keree bandek chekikemin alaan minutik choton chekikemin ak ko kora kotesetai ak kobotishenywan no temishet, iborchin biik elekitemishoito alaan olekisembertoito bandek, moche ichek sikonyorunen kelchin temiik bandek choton cheteme ichek, momoche sikobendi asara kobaten moche sikonyorunen kelchin kasinywan yoe en kila ak kila.

Kiit nobwote netai ak ko nebokomonut mising sikeyai boishoni ko kinyorunen chepkondok anan kinyorunen baitaa neoo kot mising inialde inyoru rabishek anan chepkondok chechang kot mising, yakeinyoru rabishechuton any kora imuche itesen mung'arengung alaan iboishen en oreet akee itoreten oot family neng'ung'et ak kora lokokuk ilibonchinen rabishek choton chebo sukul, kasiniton kora koyoin iteleljike alaan komesomse isoom rabishek chetoreteng'e alaan itoreten familia neng'ung'et, kiit nebokomonut mising sikeyai boishoni ko kenyorunen rabishek anan chepkondok.

Olekiripto alaan olekikonortoi kisyetab chii nekochut kobois enserikalit komonyolu koboishen aketukul kisyetach chii, nyolu kiunjin anan kekonorchin, kiune ak kekonorchi inendet bakai betut neitu inendet kinemchi kwomishen ak ko kora en kolenjin komonyolu koboishen chii aketukul kibokulit noton nekiibe kwoo kok anan eeh monyolu koboishen chii nemoitunot anan chii netomo kokeso ibokulitab chii nekikokeso, machamdaat kot mising keyai kounoton ak ko chii neyoe kounoton ko teng'ek en inee kot mising.

Kiit nenyone metinyun inoker boishoni ko kinyorunen kelchin kot mising eeh kasini yekakeyai kouni anan yekakeswaj kouni miwechu keibe kobaa elekiyoen alaan eleking'oen kot komong sukaruk anan kot komong sukaruk, yekokomong sukaruk kinde kinuok ak keib kobaa tukoshek olekioldoen, yekokioldechi biik kenyoru rabishek ko rabishe chuton keibe kotaketesen mung'arengung anan boishengung.